Kore inkitobirakinot naiteng'eni intooiwotin tolosho le Kenya naa, tenebo o nkiteng'ena naipirita eishoi anaa duo na kata enare neisho enkitok naa kebaa eenkata nayiare nang'as aton eidipa atoishoyu, pee eitoki naa ainoto enkai kerai, tenebo sii o nkiteng'enata naa e biotisho osesen loo inkera, amu kepuoi naa ninye aliki niche ke enchere, kenare naa nepuoi aisho naa inkera indaiki naata naa afia , anaa sii naabore biotisho, pee epuo naa nena kera aabulu eata biotisho, tenebo naa o ilomon oipirita siake ilomon le makewan inkaraki enetipat naa tenelo naa iltungani aaku keeta usafi e makewan, peelo naa arishie kewon imoyiaritin, nelo naa aaku keata naa enkishon o nkishui sidai oleng'.

Kore imbaa o indamunot nikindim aikuna pee minyor oleng intokitin apa nekitiship, naa eidim nishomo duo niyolou ajo kore opa nabaiki naitiship, neme embae sidai nkaraki, eidim apa naa inyor aing'ura isinkoliotin loo iltung'anak ooranyita naa tenkutuk nemining' naa iyie ina kutuk, nijo kenya totona nijo ajo kaa kutuk ina niyiolou ajo dei kumbe ee dei morore dei apa ake natii ele sinkolio olomonb sii aake duo lemeishaa. Koree taa nkaraki inia, anaa niyiolou apa ajo kemorishoi tele sinkolio sii intokitin torok opa kuna nemaitiship, nilo naa iyie aibelekeny indamunot neaku naa mekure kintiship, nipal naa neaku mekure inyor ina toki apa nekintiship.

kore entoki nayouni pee eitadouni malaria tenkop ang', naa enchere, eyare neata iltung'ana pooki, ineeti, nayiewa taa sii sirkari anaa nainyagita aate, nesha aitoipore ineeti, tenkata pookin, pe mowuo naa ainosiie aate enkajang'ani, enkaraki naa enkajang'ani naa ake naa nayau ina moyiake ake naji malaria. Kore sii inkai toki nayouni peasi pee eitaadoyiori malaria tenkop aang', naa pee elikini iltung'ana enjeere kore naake pee imbisiong' oltung'ani aaku eterasua oltung'ani emoyian e malaria, nekwat naa sipitali naa enkata nabo, meshomo naa metodua ilkitarini, pee etum naa ninche aipima na neisho ilkeek le sipitali, enkaraki naa lelo keek oodup naa ina moyian naa tenkata nabo. Kore sii inkai, keliknii sii iltung'ana aajoki enchere, kore malaria naa keyau sii inkujit tanaaku kemaanita inkaji, tenebo naake o nkariak olchafu, enkarake ore nena ojong'a naa atua inkariak olchafu eeiki, o inkujit sii naamanita inkaji neaku neaku naa ake iyie eyou nedung' ltungani nkujit metalama nkaji enye, pootum naa ataapai inkajang'ani metalamai inkaji enye.

Eehh katooko apake irkiek liapa katooko taadoi olchani oji olokirding'ai kore ele shani oji olokirding'ai naa kewok ninye oltung'ani oota orkirobi naa neeku katooko apa nanu ilo shani nkaraki kaata orkirobi nikitii naaa roncho nemeekure naaduo ebaiki lino oltung'ani sipitali natorie naake aaok kore sii nkiimaroto aai naa atooko. ilo shani naa kanyor ilo shani oleng inkaraki ole ilo kirobi nelo ake nkata nabo tenkaraki naa ilo shani latooko neeku ore taa ilo shani loji lokirding'ai kera naa ninye ilchani obo loaaku kodup naa oltung'ani tenaaku naa iyata orkirobi nenyor sii sesen.

Esidai oleng' piyas usafi emakeon, amuu ore piyas usafi emakeon duo naintoki iyie ashipa toltau amu ining' ajo itiii naa nayeuni. Ore siii nkae tipat teniyas usafi ee makeon naa mintalam naa keon iltung'ana olchoreta, amuu oree paaku king'u nkutuk, iking'u nkitikit , king'u ake osesen tankaraki mintukuo nemiyas usafi ee makeon anaa sii miyata nkilani naitukuo ninchop nakuu naa kilam iltung'ana tankaraki naa meeta oltung'ani oyieu nenyikaki oltung'ani naa lemeta usafi ee makeon. Neeku naa ore usafi ee makeon sii kalo naa aiboyo niniye kulie moyiaritin amu koree iltung'ana loituku ng'aik eitu noos edaa nituku ntokitin enyena eton eitu inosie edaa neeku melo naa ninye atum moyiaritin nayu olchafu enaa no cholera oo nkukie moyiaritin siake.

Ore esiai nayiouni nias tiatua enkisiayiare e biotisho, naa tanaa naa duo ira olkitari ira, pee incho iltamwoiya ildawai, nimpimaa naa sininche imoyiaritin naata, nintoki sii ajoki lelo tamwoiya ajoki inji sii eikunaari kulo dawai teneoki, tenkatai naje, inkatitin aja te enkolong' nabo naa. Kore sii tanaa oltung'ani ira iyie laijo nurse naa kenare naa kore esiai lias, naa piidol naa ajo ketooko ele tamwoiyiai kulo dawai, etama sii ltamwoiyai endaa sii tanaa endaa etooko shai tanaa shaai sii duo eishooki, niduaya naa sii usafi oltamwoiyiai lino anaa naa kenya ake omeishiu.

Ke kiti saa naya pee epej pee eishu, naa ore sii imbaa naitalakwan enkishuunye, naa tenebo o tenelo naa oltung'ani aaku meok ilkeek anaa duo enetejo oldakitari, amu ore kata 'natejo olakitari tooku kata uni te enkolong', aok ntaekenya, niok dama, niok sii naa tara naa eidim ake nilo ilo tung'ani neok ilkeek tara ake openy, neaku naa keitalakwan ina toki enkishuunye enkarake naa nemeishorita sesen lenye, olchani anaa duo naa natejo olakitari. Ore sii nkai toki naitalakwan enkishuunye, na tenebo oltung'ani naa olo ninye aok intokitin ntiu anaa inaishi, tenejo duo olakitari naa tapala inaishi, amu ina kata naa inchiu. Etii sii iltung'ana ojokini entapal inkiri, o kule. Ore naa pee eaku eitu epal oltung'ani nena tokitin, neku naa kelakwanu enkishuunye, enkaraki naa metumito naa osesen entoki opa natejo olkitari enchoo.

Kore moyian sapuk naata ildien, naa moyian naji nkwaang, kore taa nkwaang anaa sii yioloti ejo kulie tungana kishaa naa moyian narasu illdia tenelo naa ninye aarare ildien leishinga oata ina moyian kore naa pee einos ninye lelo dien leishinga oota nkwaang nerasu sii ninye ina moyian, kore ninko pee iyiolou ajo keeta ildia lino ina moyian naa nchere kengasu aaku kebwakibwak ake ata meata ntoki nadolita nengasu sii aku keruko sambulal tenkutuk, ore aitoki neeku keinos iltunganak lenkang enye nemir ntare ainos tenaa ilkuoo, naa ntoki shaake nemeas naa nkae kata ,ore sii ninko naa pee iripp ildia lino tekuna moyiaritn natiwua nkuangg naa nchere iyen ildia lino tolmunyororo tenaa inkenoo tenkang pee meipung alo arare ildien leishinga mengasu ina moyian, kore sii nkae naa puulo na sipitale yooldien tenaa sii iyioso nijoki naa ildakitari metaremo ildia lino metaa sii teneeku etoonyo ildien nemerasu ina moyian.

Kore iroruat naayaita serkali pee eibooyo cholera, naa tenebo o enkiteng'ena oo iltung'ana, aliki aajoki ore cholera naa nayau olchafu nidol intokitin nainosieki indaiki, tanaa sii naa teneoki inkariak naa neme sidan. Kore naa enkai roruata naaya serkari naa pee elikiiltung'ana pee eyier inkariak, niokuok pee ipuopuo naa aibooyo ina moyian. Elikini sii iltung'ana ajoki pee eituk iltung'anak naa inkaik tenepuo naa ninche inchooi, amu nena wuetin naa eidim oltung'ani neyaunye olchaafu, oidim naa aitarasu ina moyian naa e cholera. Kore sii ennkai, keitukujitai iltung'ana sii pee epuo aisuj ilg'anayio, laijo sii ilmashungwa ashu ilmaembe, ewuen eitu na ninye enkaraki naa ore paa eitu eituki aitobiraki, keidim naa neitarasu iltung'ana emoyian e cholera. Kore sii nkai roruata nayaita sirkali, naa kepuoita naa ninche amanaa adol iwueitin nainosieki endaa anaa inkotelini, aduaya ajo keasita naa ilomon le usafi, pee mepuoi naa iyieraki iltung'ana indaiki, too iwuetin neebore ilchafu, amu intokin naa naijo nenia naitarasu iltung'ana emoyian e cholera.

eikumo sipitalini naata icu naa ore naidim atolimu naa teneboo oo sipitali naji Agha Khan sipitali naji Nairobi West sipitali naji mata tonobo sii o Nairobi Hospital kore sii nkulikai naa ono kenyatta hospital, Ku hospital tenebo sii sipitali naa nati eldoret naji ninye Moi teaching and referral hospital etii sii abaki Nakuru naa sipitali ee nakuru ICU, etu taa shaake alo nanu ICU ngarake etu shaake atum ltamoyai lashomo adol netuu sii amuai nanuu makeyon metaa naa kaayai inie nghojii.

Eeh, keret enaata olkina entasat tenebo we enkerai, too inkoitoi naijo kuna, enkaraki kore enakita enkerai, meatai inkai daa sidai te enkerai nalang' naa olkina le ng'otonye. Neaku ore naa te enkerai, kore ake pee einos peok enkerai kule olkina anaa pee enak kule olkina, nelo naa ina kerai aaku keata ninyebiotisho sidai, amu kore neina kule olkina, ninye natii pooki nayou inkerai , tiatua ilapaitin ile lekwe. Kore sii intasat ninye, naa keret naa ninye enkara ake, meitoki naa ilki aishoru kule, neibukoo maata neyau naa ilomon naa duo ake lemee le usafi te ninye, amu ore pee enaaya enkerai, nepuo naa ilki awueni emeitoki naa ame, amu pee eitu aikata enak enkerai neiput naa kule nening' naa mion nelakino naa sininye atotonu, nelakino naa ataasa duake imbaa enyenaa. Kore taa dei intasati , keiteng'en ake esidano enkishooroto olkina tenkerai tenkara ake ore te kilinik, nepuoi aliki naa ninche aliki enchere, kenare niintanak enkerai kulo apaitin ile le kwe eitu incho endaa naje duo ake.

Ore enduata o iltung'ana ooti aang' tontokiti naasi tenkaraki emoyian o lukunya, naa enchere kepaashari, enkaraki kore ninye, kedol ninye anaa me emoyian naa duo ena, naji emoyian o lukunya. Ketii loiteki aajo sakutore, nejo sii ilkulie ildeketa, tenebo naa o kuie baa napaashari. Neaku naa ore enduata enye naa ekejo ninye kore kulo omon neme emoyian esipata, kake moyian ake naku kulie tung'ani pee ilo mekitamayiani, tanaa sii duo ake pee ilo airidu te enkanisa, pilo naa aaku inchiu. Kake ore too kulie wuetin, keyarie naa piilo oltung'ani sipitali, pee epuo naa ilkitarini aipim neisho ilkeek, opuo naa ninche aabakie ina moyian, nelo naa ilo tung'ani aishu.

Ke kumok inkitoi niyolounye ajo kenuta oltung'ani, amu ore ene dukuya, kore naa nkituak nanuta, naa meitpoki naa ninye aatau noshi olong'i enyena olapa, enkaraki naa natunute. Kore sii ene are keng'asu sii aaku kolopisho te siran, enkaraki naa etum ina kiti lopare esiran, nelo naa ake eishunye teneilepu enkolong' ake. Kore sii aitoki nkai niyolounye ajokenuta oltung'ani, enchere keng'asu naa aaku ilki aaku keme, meyou naa neibung'i tanaa neiseiyie entoki. Kore sii duo naa nkoitoi sapuk niyolounye naa na sipitali. Amu kore poopuoi aipim oltung'ani naa te sipitali, neyolouni aajo kenuta, naa nutai o lapaitin aja, tanaa sii noo iwikii naara aja. Eitu taa ake oshiake nanu atum nena oito, nkarraiki ewuen eitu naa nanu atum oltung'ani laya ine wueji, meshomo naa meipimi, aayiolou naa tana enuta tanaa menuta.

kore ngolikinot naimaa ltunganak lemeata nkidimat etum nkiasin ee biotisho naa teneboo naa ona naaku motum naa ninshe mbaare te sipitalini naisul duo tenebo sii onaa naaku kore naa lmareita lenyee nomtum naaa biotisho sidai tankarake nomdup naa ninshe atalaaki atee lomon le biotisho te sipitalini naisul kore taadei tankarakee anaa nelau sii ninshe mbaare tomoyaritin naagol baare ana duo noo cancer anaa preshaa nkarake kore naa nenia moyanitin naa keyeu ltungani lotalaaka koon mbima peesha naa mbima alak inia baare naku kore naa kulo tunganaa lemeata nkidimat kore tangarake modup naa atalak inia bima nomopuo sii ninshe atum inia bimaa naaku kore ake duo te ndoropo koloo naa biotisho enshe ajing batishoo ngarake nomodup atalaaki atee naa lomon le biotishoo

Kore ninko enkirorroto o iltururri elimu moyiariti e lukunya, naa enchere, keyare naa nimpotu iltungana esemina, meotu naa aiteng'en ninche, tana sii duake aipotu iltung'ana ntumo, tiatau emurua naje, nintengen naa ninche ajoki enchere, esipa keetai ena moyian naji moyian e lukunya naa moyian sii duo ake ena naaku keata sii duo ilmairo, tanaa ketumi sii mbaare te sipitali. Nilo na aliki iltung'ana eneiko iltung'ana teneyolou aajo, e keata oltung'ani moyian e lukunya amu ore naa pee eyiolou ninye, neyolou naa ajo kenare neyai sipitali. Neaku naa ore eninko ina kiroroto o iltururi, naa indim abaiki nintumiya isukuli alo naa airorie inkera e sukuul, aliki ninche pee eyiolou inkera ebulu ajo nchere keatai ena moyian naji emoyian o lukunya, naa inchi o nchi eikunaari, tenepuoi naa abak ninye te sipitali pee eyolou naa nchere ajo kelo nebayoroti ninye.

Kore esidano niasishore app e biotisho te simu te biotisho e makewon, naa nchere, kore ita ina app ilo naa aduaya koon ilomon loijo puresh olodo lino, tanaa sii nkwetata olodo, too nkatitin pookin. Nemee atoki naa lasima pee ilo sipitali, mikimpimi naa nkwetata olodo, nkarake kore teina app ino, kiliki naa ninye ajoki , ine kitii naa nkwetata olodo. Koree sii nkai, ilo aduaki koon abaiki nkirowaj osesen, amu kiliki naa ninye tanaa kishomo nkirowaj keshomo dukuya anaa sii ketadoiye adoiyo naa agiroo wueji oshi nanare netii. Kore sii nkai kiliki sii ina app nchere, mibayie naa italaa isesen toojiim tanaa sii duo ake te elototo ake tanaa nkwetata, neaku naa inia naa sidano niasishore inia app e biotisho, te biotisho naa e makeoon.

Kedede kore iltung'ana kumok, naa kenyor aitautiu tialo eretoro e biotisho. Naa ore tipat naata ena, naa enchere ore pee eitayuni te bata ashu te inialo e biotisho, nelo naa aret ilo tamwoiyiai, nepuoi naa akordu enkishui enye, nepuoi naa sii asru enkishui enye. Kore naa aitoki nkai, naa nchere elo naa ena toki ayau eseriani, enkaraki kore naa pee eyaku etabaaki oltung'ani naa te sipitali neishu, nelo naa olmarei lenye ashipa nelo naa aipung'u te sipitali nelotui naa aas naa esiai, ayaki inkera enyena tanaa sii nkang' enye , olmarei lenye pooki, ndaa nainos neaku naa ina tipat neyau inia retoto nareti ltung'ani te embae e biotisho.

Ore sidano e teknolojia tee biotisho, naa enchere eitelelia naa ilomon le embaare, tanaa sii duo ake ilomon loo ildawai. Kore taa dei inia, naa tenkaraki ore siku hizi ilo duo ake oltungani ajing' olmutandao, nilo airorie olkitari otii inkwapi nalaakwa, tanaa duo enkop naijo noo India, nikiliki ninye ajoki inji atiu, nikiliki iyie ajo inji atiu nekiliki sii ninye ajokit kulo keek shomo tayiai, tooko, kore naa piindip atooko lelo keek, koree paa etu kiret nintoki ake ashukokino tolmutandao, niliki nikintoki aliki ilkulikai. Kore sii nkai , keati siku hizi aapi naepuo ina teknologia, biotisho e makewan, nenapita iltung'ana te esimu, neaku kiiki ena app ino nekimba nkirowaj te osesen, nikiliki naa mibayie ishomo alak sesen te jiim, tanaa sii abaki italaa osesen akwet, anaa alo ake naa iwuetin naa ilo ake nalakwa. Kore sii nkai , kiliki naa atoki naa ena app naa nawa tekinolojia, ajoki naa inji kibaa puresha, tanaa sii nkwetata olodo.

Kore sidano enkadi naishoruni tesipitali naa inchere kore ena kadi naa keidim enkai oleng nilo sipitali, nebaiki nemeina sipitali nikinchorieki ina kadi naa kore naa peing'or irkitarini ashuu ilaisiayiak le biotisho teina sipitali nishomo ena kadi ino neyiolo naa ajo ilomon lebiotisho nkaraki ishomo naa apa tenkata naje sipitali naje nikinchori naa irkiek lena moyian naje kore naa tenkaraki ina nayiolou naa ninche enikinko tenikipuo aisho irkiek amu kore peedol ajo enapake moyian nikinyaaka ashuku neeku naa mikingilie lapake kiek likinjooki kake kinkoji aibelekenyaki asiho kulie kutik oitoki ninche aata egolo agiroo lapa kulikae ore sii ngae ore ena kadi naa kesho sii metaa ore Kenya enkolong nishuko ina sipitali apake nishomo nedol naa orkitare ashuu likae aisiayiani le biotisho ajo nchere etushukuo ele tamoyiai enapa moyian nikincho kulie dawai tenaa sii ishuku enkae moyian ake neeku naa kelo ninye atakanu enekilo aabak.

Eeeh enaata eponaa irkitarini aabak iltung'anak tenoomanya ooyieu embaare kake nemetum naa ingarin tonomanya tenaa siii nemebaiki nepuo isipitalini ngaraki nyamalirit ake duo ooswam tenaa sii ngei ramatie ake tiatua ormanyara neeeku naa kenera nepuo irkitarini aabak iltung'anak tenoomanya amu inakata ebuo ninche aadol eneemanya nepuo sii aadol. aiteng'en iltung'anak aajoki endukuoitin intokitin ninosiese indaiki tenaa sii entook inkariak sidan ore sii inkariak naa koree taadoi ena naa tenkaraki koree pee epuo irkitarini aabak iltung'anak toonkang'i tie nepuo aatum iltamoyia kumok nepuo aabak iltung'anak tenkumoi tenkaraki mee oshi iltung'anak kake nemepuo naa sipitali amu ketii irkulie laaku keyieu nepuo sipitali kake meeta enkidimata neeku naa kenare nepuo iltung'anak aabak iltung'anak tooneemanya.

Ore irbulabol Lemayian e malaria naa tenebo wenkijiape nainos oltung'ani dama ata duo etooshuo enkolong tenebo naa wenkirowuaj naning oltung'ani nelusoki kaarie eiragita kore sii nkae kedany oltung'ani oota malaria nkinyiret oleng nelisoli kewarie kore nkae ore oltung'ani oota malaria neeku meyieu endaa naa ketii naa moyian atua osesen kore aitoki likae bulabol lena moyian naa inchere kemeyu iltung'ani rubat nemeyu sii inkirik osesen pookin ore likae bulabol naa ntiroto elukunya amu kening oltung'ani ajo keya elukunya karankiz naa naata ina moyian naji malaria.

Ore esidano e mashini e kwatata o sarge te biotisho naa nchere, keipim naa ena mashini nkwatata o sarge, neiger naa teina alafu neiger naa ltung'ani ilo le sipitali ajo inji naaa eba nkwatata o sarge lele tamwoiyiai. Kore naa pee ilo ajing'aki olkitari, nedol naa olkitari ajo inji naa eba enkwetata osarge, neyiolou naa ninye ina kata ajo inchere inji naa kingunakini mbaar, enkaraki naa dei, keatai naa iltung'ana laaku kekwetita osarge oleng', lemenare neishori ilkeek looje, amu keitoki naa ninje aitoki aakwetie osarge oleng', neaku naa ore ina toki, naa emashini, naa enjere keisaidia naa olkitari, metayiolo olkitari nchere ajo kinchori saai aja o ana mekinchori, enkaraki naa enkwatata osarge lino, teina kata naa itii sipitali.

kore peegira lkitarini te murua nalulunga aisikongishoo eipiritaa muratare ee ntoiye nolusokii toolmaasai naa enshere naa kore naadei muratare e ntoiye naa keyau naa nyamalitin ee biotisho ngarake kore peejo kenyaa nkitok tiishoi natumurataki naa enshere kolo naa ninye atum nyamali ngarake naa nalakino naa ninye aitai nkerai enyee naa kore sii pelakuno aitai nkerai kore naa ade peejo ntai tanaa tiiu inia kerai keidim naa nekijaa naa ninye inie nghojii shi neunyeki nkera nolo naa ayaki ninye moyaritin kore sii nghai naa enshere kolo naa ilo tungani omurataa atum nyamali tonopuo naa ninye aaz siai lolpayan o nkitok teneeni ngarake koloo naa ninye aaku kening mion oleng naaku naa koloo naa inia bai aitalakino ninye epuo naa ninshee ashipakino nkiema enyee o lpayan lenyee

Kore peetai inkibooro toosai embaikinoto oosipitalini naa inchere pootum naa irkitarini olaisiayiak lebiotisho aaatum ninche enkata naa najo niininche esiap naa oltamoyia aabak naa lelo tamoyiai neishopoki sii nena nankan neisho sii duake naa ildawai amu ore pee epali iltung'anak peepuonu aadol iltamoyia pookin nayieu naaku naa kepuonu irkulie tedekenya nepuonita irkulilae dama nepuonu omeetu tenkaaarie neeku naa kelo naa inatoki aitanyamal irkitarini nemetum naa ninche enkata napuo aabak lelo tamoyia neeku naa ore peetai nena kiboorot naa peisho irkitarini siininche enkiti kata enche naton naa ninche oltamoyia aaduaya naa ramatie ekulo tamoyia lootiridaki tesipitali.

Eeeh enetipa SHA tekenya tenkangari ore naa ena toki naji SHA naa bima ore piata oltung'ani bima ilo ake sipitali nikibaki nedung'oo impisai bima nedung'ori impisai te bima kake mee ekijiokini riki orbene lino enkaina intayu impisai talakieke sipitali naaku naa inatoki paa enetipat SHA tolosho le kenya ore si enkae toki naita enetipat tolosho le kenya naa inchere ore imisigino tenaa iltung'anak doropi kotum naa ninche mbaare toosipitalini kutua nkaraki naa naatai SHA amu ore naa peetai ormutandao le SHA netalaa oltung'ani ilo sipitali abaiki tenaa sipitali sapukin ebaiki iyata imoyiaritin naagoo laata nikintumbuni tenaa nikintung'uai nikinchori irkiek ninchu metii toki italaa ata impeaai nabo.

Kore sidano naa nkirorot toonkang'itie eeatua inkishu naa inchere kore naa peeyauni nena kirorot ebiotisho atua nena aang'itie nepuo naa lelo orere ai ang'enu ninche neyiolou sii imoyiaritin naaje neyiolou irbulabol loomoyiaritin neyiolou sii ajo inchere kesidai peelo oltung'ani sipitalini metabaki te sipitali nemeitoki aaton aabak ate toonkang'itie ore aii aitoki enkae sidano naata enkae kiroroto e biotisho toonkang'itie naa inchere kepuo naa aaliki inkituak enaa ake duake irpayiani enepuoi naa aikuna biotisho oonkera kuninik ondaiki sii naanare neishori inkera biotisho neret iseseni lenye ontokitin naapuo aarishie naa inkera amu kenare taa nerishieki inkera irkiek ootemerisho naa lemeyiolo duo intoiwuo enye kake keyiolo naa irkitarini enatoki paa enetipat neeta sii sidano nena kirorot eatua inkishu.

Eeh kore laaata osesen te gim naa keilepunyie biotisho naa tenkaraki taadii ore gim naa iyiolo abaiki toondamunot enyenak aaku etaaleete amu kore oltung'ani paaki peenaura sesen nemenauru sii indamunot naa naasii aabiotisho enye indamunot neeku kore ena laata osesen te gim kirishie inkulie moyiaritin naji noo pressure tenaa sii duake moyian enkuatata orsarge kore sii nkae nepuonu siii naa tengolon tosesen nkaraki ilo naa alak sesen nikipuo naa inkirik aabulaki sesen nilo atum engolon amu ore oltung'ani onyiata ake endaa neton naa kelo naa ilo tung'ani apiru naa kelo naa ina piron ayaki ninye enyamali amu keidim neyaki emoyian oltau ore ele tung'ani olakita ninye osesen te jiim naa tenenasita indaikin aikaja amu kelo naa ninye apiru oleng nemelo sii atu imoyiaritin naaijio emoyian oltau.

Kore enkinosata orkiek oleng nesioki irkiek otemerisho neyau medaitin kumok amu kore enedukuya kore naa iltung'anak saai naasie isiatin amu kayieu naa iltung'anak neton ake ninye ainos duo irkiek lenyenak naasiduake aok inkulie aishi enyanak kore aitoki nkae naa kolo aitayu inkera te school amu meton naa enkerai naok irkiek naeasi irkiek oitemerisho te school ore aitoki nkae ore sii ayau mukuraisho sapuk naa inyamalaritin kumom nkaraki ore naa irkiek oitemerisho naa kegol enkinyiang'unoto oorkek neeku kore naa kulo tung'anak ooyieu nenya kulo kiek oitemerisho meyieu naa neeta impisai neeku ore ake peeshomo metaa meeta impisai neng'asa naa aayiaya inkoitoi naayiarie impisai tenebo naa we mburore ashu siiduake aamir inkulie tokitin tenkang enje enaa toonkang'itie enye duake etipat enaa taata olchamba enaabake iltukutuki duake tenaa nkulie mali ake pootum naa ninche aatum impisai nainosie lelo kiek.

Keisidai tenilo enkibooroto ormarei tenkaraki ore naa ormarei tenilo netum enyamali naa kenyor naa duo ninche tenepuo iltung'anak lenche pookin aabaiki ninye nepuo naa aduaya sii ina ramatare enye nkaraki naa ore nena katitin naa inkatitin naagol neeku naa keisidai oleng tenepuoi enkibooroto ormarei amu ore ormarei naa ninye naake oletipat alang inkulie pookin kore sii aitoki tenepuoi enkibooroto ormarei naa kepuo sii iltung'anak aatumo nepuo sii adua eneikunare eramat nepuo naa aduaya enekuinari ilo mareim

Koree intokitin nayieuni netii First Aid Kit, naa tenebo wemakasi, metaa duo tenelo metaa enoto oltung'ani enyamali niaku miarare aitau enkila, iidung' aake teina makasi enaa lchati duo iidung aake teilo makasi. Koree sii nkae toki naare natii naa nkae toki naaaji pamba naa koore taa eena pamba, naa pee eibooriki osarge, tewueji naa neimiau naa, tenaa duo netumie naa oltung'ani nkitii nyamali. Koree sii aitoki nkae naa eena toki naaji bandage koree taa irkasi leina naa keyie eenieki naa iwuejitin neimiate oltung'ani tenaa otigile, tenaa naa wueji naa neimuita naa orsarge, niyenie naa iina kamba. Koree sii enkae toki natii First Aid Kit naa teneb naa entoki naaji spirit. Koree taa iile spirit naa peyie eibukoki naa ibukoki naa ewueji naa iijo etotiro oltung'ani, peetum naa ateena. Niaku nena naa intokitin nanare netii First Aid Kit.

Koree emueyian naitodolu kuulo bulabul naa meyiolounoi nkaraki koree ing'as araki, nemeetae irbulabul otii naa ene wueji liyiolounyie oltung'ani aajo kaa mueyian naaje eena. Niaku naa, koree naa eneikoni peyie eiboori sii eena mueyian, naa miyiolou naa oltung'ani nkaraki, miyiolo naa lelo bulabul. Naaku naa mayiolo naa sinanu eneiko peyie eiboori eena mueyian, nkaraki naa eena naaku, madolta irbulabul nemayiolo naa aajo kaa mueyian iina.

Kore enkinosata ekuna daikin naasieku naa keidin neyau moyian oltau naa ore pee eyau naa nkaraki nabore ninche eilta naa kepuo naa ninche aitopir oltung'ani oltau yiolo naa inailata nepuoo naa ajing oltung'ani enaa ing'onyo naim orsarge nelo naa oltung'ani aaku meekure etum oltau ewosh sarge enaaake amu etaa naa etipirikita naa ing'onyo neeku meekure naa eim sarge, kore sii aitoki nkae toki naiko kuna daiki naasieku teneyau moyain oltau naa inchere kepuo naa apik oltung'ani enkae piron osesen kake nemeeta duo ninche biotisho yaani daa ake nainosi oltung'ani kake nemeeta biotisho tosesen.

Kore indaikin nashori inkera peetum indaikin sidan naa kore enedukuya naa indaikin naijio duo noo karoti tenebo sii duake indaiki naajio inkurman kake nemeing'ua inkambunini noshi ake nawa oltung'ani enkurma enye enkesei neidong neloti nenya kore sii nkae daa naisho inkera nkonyek sidan naa tenebo osinkiri amu kore peinos oltung'ani sinkir naaata naa sinkir afya tenaa biotisho nalo naa aretu nkonyek oo nkera kore sii atoki ngae naa irng'anayio amu ore peetum inkera irng'anayio laijio irmaembe neitoki ninche aatum vitamin leno naa ina vitamin aret ninche tebiotisho oonkonyek nepuo aatum inkonyek sidan.

Ore entoroni tenetu iya enkerai kilinik metuudi, naa injere metum naa ina kerai eripito esesen toomoyiatin natiu aa moyiaritin naijo noo polio, tanaa sii iltipo moyian e TB anaa sii moyian olgoo onkulie moyiaritin ake, amu ore oshi peeudi nkerai naa keretitoi sesen lenye aareten metaa ore ninye ootu netum naa sesen lena kerai eretene neeku naa medup ninye moyiaritin kake ore taa nkerai neutu eyai kilinik metuudi neeku naa ketum ninye eitu ererena neeku kijum imoyiaritin tenkata nabo nelo naa aitunkua ina kerai niidim sii neyar metua.

Ora imbaa natupukutuo tenjirore e IPSOS nabayieki det naa njere eshomo naa sajata oontomini ile iltunganak le Kenya, ajo injere meloito naa sirkali tenkoito naishaari ore sii sajata etikitam oosiet aajo ninje njere, keloito sirkali tenkoito naishaari. Ore aitoki sajata eonom aare nepuo ninje ajo ore naa anaa natumote Raila Orutu, nemepuo naa aaret Kenya. Ore sii aitoki sajata etikitam onkuan neshomo ninje aajo meyiolo ninje tenaa keloito dukuya olosho le Kenya tenaa siadi eshuko. Neeku naa nena naa baa natupukutuo juzi tenaa det tenjore naa nabayieki IPSOS.

Oore nkaraki naimaritae igolikinot oo siaitin, naa oore enajoki nanu elelero nayieu neiteru isiaitin eenye, inchere enteru isiaitin iinyi peyie isirisiri aate isiaitin, nisirisiri sii irkulie tung'anak. Koree sii enkae naliki naa inchere, peyie eopuo ninche abaiki inkopisini e serkali, tenkumou nkaraki ketii impisai elelero, inaasie irkijanani biasharani oore peyie eituroro ninche aajing iltururi nepuo naa neishori loans nepuo aasie ibiasharani eenye. Niaku iina toki ajoki iina lelero nayieu nias imbiasharani eenye.

Oore en'duata aai tolelo karsisi olelo kutitik oyieu nebol imbiasharanui tolosho le Kenya, naa inchere kaliki nanu ajoki inchere, koore inchoo siiduo etejoki keeta eleosho le Kenya enyamali enkukuo, irbaribarani torok olomoni sii loo simui, kake ninye naake olosho orikito tombaa ebiashara, tanaa naa tolomoni le uchumi toloshon le Eat Africa naaaku naake oore duo anajoki nanu ninche ootu naa entabol imbiasharani te Kenya netii irkijanani kumok oisumate, oota egoln naasie imbiasharani, tanaa sii naasie irkasin tenena ampunini napo nunui aabol. Niaku ajoki naa ninche peyie meluari nkaraki natoning'o iina neponu duoke amuu olosho le Kenya orikito tolomon le biashara aa itum faida.

Ore enyamali sapuk nagira isukuulini aimaa peemetumito enkisuma narisio naa tenkaraki ore sii dii isukuulini merisio impisai naarewaki sirkali. Amu ketii isukuulini eshumata natumito impisai kumok, netii isukuulini kutiti ake natumito ilmanyaratin natumito nkuni pisai naa. Neeku ore nkarika ena natumito isukuuli impisai kuni netumito nkulie mpisai kumok, nelo naa aitoki nkisuma aaku merisio amu ore sukuuli naata mpisai kumok kedup naa ninje ainyiangu ntokitin naijo mbukui, nepik duake wojitin naisumareki naijo laboratory alang' duo kuna sukuulini kutiti naaku ore ninje ore mpisai naatum naa daa anyayie nkera nelakieki sii lasiayiak le sukuul neeku metumi naa mpisai naasieki maendeleo tiatua sukuul.